Peer to peer ko alishet ne alengei chemungarainik anan ko bik chito eng chito ko peer to peer kot ko aldoi chito age kit nebo kamanut koale rabiinik koliponi chito age kikochin kit nekoole kot kaolei kit neu makatiat ko kono customer rabiinik akochi makatiat ko en olimbo karisa koboishe peer to peer kou noton amu miten mungaret eng karisa akichek eng kokwotunwek.